Ore esiai naloito dukuya tenewueji, naa enkisujare onkejek. Na ore taata eninko oltung'ani peyie isum oltung'ani peyiolou enasiai, naa peyie iutaa ilo tung'ani, oyieu naji nisuj inkejek, pelo ninye ang'amu orkarai, nidamu si osabuni, nidamu ena manila nasikieki nkejek. Nibung' taake ninye ilo karai nelo aoku enkare, matejo nai toltanki arashu tolturoto, neyau naake petumoki atotona tenkiti woji, anaa aitobirakino, petumoki naa ashomo aibung'a elde sabuni, peyie naa emuk enaduo manila tenkare, netem taata aibung'ie osabuni, nebukoki naa inkejek enyanak enkare, neelie osabuni, nesik tenaduo manila, ore ake pee itayu oloirerio, ebukoki tenaduo are nayaua, naa peyie enyilu ninye. Na ore tinakata, netumoki naa ilo tung'ani atasa esiai nijo ena.

Ore taa enabae nalotito dukuya tenewueji, naa enkiguran enkwatata. Na ore enkiguran enkwatata, naa entoki sidai oleng, naji tolosho. Amu ore tipat enye, naa kumok oleng. Ah ore enedukuya, naa ore naji enkiguran enkwatata naa keyau iltung'anak opashipasha kumok tenebo, amu ore naji teneji eetae enkiguran nijo ena, naa keponu iltung'anak oing'ua ilubot napashipasha olosho, neponu atumo peyie naa ishakenoki ena kwatata, netumoki naa sininche atishipakinoto ebae naloito dukuya. Na ore naji enkae tipat naata enasiai, na kelo ailepunye inkishoorot oladuo akuatak, amu ore ake peyiolou oltung'ani ajo eidim ninye akuata, na kelo taata anyok ajo oi eeku ninye lorik ekuetitai enasiai. Amu ore enasiai neeta iropiyiani oleng, amu ore naji tenelo oltung'ani pishinda, na ketum iropiyiani sidan oleng. Na ore si ena kiguran, na kilepunye olosho, tenelo nai neeta ilakuetak lenyanak lijo kulo.

Ah ore taa ebae nalotito dukuya tenewueji, nadolita enkima nagira naa aipyip oleng. Na ore enaduo kima netiu enaa keibung'a iwayai ositima, naa ore kuna wayai netiu enaa kekumok oleng tenewueji. Ah kebaiki taata neshomo enakima adup tenkaraki etii iwayai nemeshaakino, peyie erusa, neshomo naa ninche arusa, neu naa ena itilafu natupukuo tenewueji. Ashu ebaiki, netii duo olari sapuk oleng na ninye naa oshomo akeyie ayau naji enyamali natupukuo metaa, nelo naa nedup sininye inakima. Ashu doi ninye ebaiki netii ake iltung'anak oshomo duo taata aitanyamal ositima tenewueji, amu idol naa ajo ewueji ene nayieu duo taata nerripi tenkarriyiano oleng. Ebaiki netii iltung'anak oshomo aiguranie, nelo naa neyau orbuket lijo ele, nelo naa nitu eyiolou ninche ajo eyautua ena nyamali.

Ore taa tene weji naa keetae mpusiek natii taata kuna benia naitobiruaki tefactory. Ore taa eneweji naa olduka omiri naa kuna pusiek enkurma naa ore ena bae naa enetipat oleng, amu kelo naaji nemeeta iltunganak irpaek toonkangitie naa ketumoki naake ashom ildukai netum mpusiek enkurma naa Kuna namiri. Netumoki ninche asho ateyier endaa ninos naa orgali. Naa ore sii ena siai enetipat oleng amu keeta iropiyiani, amu ore naaji irkiloi waare lookuna pusiek nemerisio orkiloi waare lorpaek. Ore taata kuna pusiek netii ripoyiani enche shumata neeku kitodolu naa ajo keeta faida tenkaraki amu eshomoki aitobir nereteni naa tenkoitoi sidai oleng.

Ore esiai naloito dukuya tene wueji, naa enchetare, aa ore taata encheyare, naa nchere peyie eiterunyeki taata esiai naji aitomiru olkitamanyunoto le nkaji. Naa ninye ena naasitai tenewueji, aa keatai duo kulo aingeni oogira aatur ewueji, peyie naa eitobiru olkitamanyunoto le nkaji naa idol naa ajo egira aoroo inkulukwok, apik ake iyie imbat, peyie naa ende wueji naijo ketaa eng'umoto, netumokini aiterunye aashet enkaji, neaku embaye sidai ena oleng' naa keasitai oleng' te emurua aang' amu ore esiai enchetare naa ketii anaake, naa idol naa ake iyie ajo lazima peeturi entoki naijo ena peetumokini naa taata aitasheiye isoito anaa inkeek ake iyie naapuoitoi ashetishore, peyie naa etumoki aitashe enkaji, neisiriri, netumokini atoosh inkeek, aiter enkop ometabaiki shumata, neaku esiai sidai ena naake etii enkop ang' siininye.

Ore tenewueji nadolita inkera natii darasa neeta sii kuna tablets naa kepuo adol ividioi petumoki aitukuja ate tombaa naisuma tedarasa peyie etumoki naa atodol tonkonyek naji otenktanynyakuto niaku idol naa ajo egira kuna kera aaku waankalifu oleng amukegira pokingae asipu entablet enye peyie naa etumoki anoto okilikwai oipirare enkisuma naasita ninche niaku embae sidai ena oleng amukeponiki inkera enkariano napuo aitumia kunatokitin tenkisoma ashu teboo niaku sidai enabae oleng.

Ore taa tenadol ena nadamu enkolong apa nashomoki aibung eumata sapuk oleng emaandamano tokeenket lenairobi aa keshomo iltunganak aileplep tenkaaki esiai najo ninche megirae aikoo olosho tenkoitoi naishiaa . Niaku ore ake esuju ina nepuo ninche aitururo torbaribarani nepuo naa adaraki iltunganak oimita inkoitoi naa ore inakata lelo lemetii atua ninche nepuo ninche aitanyamal iltunganak kulie nepejoo ingarin naijo kuna amu idolita naa ajo kinosita enkima engari naitadamu ajo embae torono katukul tenkaaki naa amu mmee embae naitishipisho tenepuoi aidakie imasaa naijo kuna naamatishoeki tolosho naa ore ninye inoolong apa neetae iltunganak obaya esiana otuata tenkaraki imbaa nijo kuna.

Ore tenadol ena nadamu enkolong apa naasita research ipirta imbaa enkiremore aa ore taata enasiai naitumia laptop naa kitodolu ajo keetae imbaa natushumaki tiatua enamashini peyie naa ore teishata naishiaa peyie itumiay neboli naake netumi tiatua inewueji .Ore enatoki naji laptop naa kisaidia amu ore naji ilomon lolo netorikine oltungani amu ore tinakata neshomo naapa ashum lelo omon tiatua ninye nisave peyie itumoki naa aitumia terishata nayieuni . Niaku kaitadamu ena inarishata apa naasita inajurore naipita enkiremore amu kashomo apa aoma ilomon tombaa napashapasha napik ake enatoki pee natumoki naa aeu aisuma terishata ae natumoki sii atoliki lelo oishiaa neyiolou.

Ore entoki nalotu idamunot ainei tenadol ena naa egorofa. amu ore ten nadolita egorafa sapuk oleng. naata nkedot adoru oleng. naa kitodolu sii ajo enkaji namanya iltunganak. naa ore gurufani naijo Kuna naa ketumoyu, torkerenketi. opashipsasha tolosho Naa ninche duoo taata enyor olorere aatamany amu ninche etii nkajijik sidain. netii ntokitin akeyie pookin, naai naitudupaa manyisho oltunganak. neeku Ina ebae naidim atejo.

Ee kisapuk ena siai tenkop ang. amu ore ena siai natii ene wueji, naa biashara oompuka, olnganayio. ore ntokitin nejo Kuna amu idaiki na ntokitin naa nayieuni anaake iltunganak. neeku Nas ore amu, etaa entoki naa lasima peyie eetae. sapuk ena biashara oleng. ore taata pee ilo ildukai kumok. naa itum ake inkibandani. kumok. naa idol ake ajo ketii ilnyanya, ilnganayio onkitunkuuni. okulie tokitin kumok naake. naanyor ilkastomani tekulie rishata. neeku esiai sapuk ena, oleng tenkopa ang. amu ore iltunganak neeta iduat sii natumie iropiyiani. naa ore naaji entoki naitasieku iropiyiani naa biashara naijo ena.na ore sii entoki naijo ena naa keesiatae amu meeta iltunganak enkiremore naitodolu kuna. kake epuo ainyiang. too sokonini kulie neyau naamiraki ilorere .neeku esiai sapuk ena oleng tenkopa ang.

Ore intokiting nadolita tenewueji, nadolita ake ewueji naigero citizen, ketiu enaa Tv e citizen taata duo enewueji. Nadolita si oltung'ani, ogira airo. Nadolita enkompiuta naibung'ita ele tung'ani, ah laptop, netii si ewueji neigero Safaricom open to partnership with Starlink. Naku etiu enaa ore enewueji, nepoitai aning'okino imbaa fulani, naasieki naa esiai Safaricom tenebo wena naji Starlink.

Ee kaidim atolimu ajo kanyioo nagira aasa tenewueji, kadolita irmaisurin, nadolita iltung'anak, ah ore taata tenewueji naa kebiashara eesitai. Amu ore kulo maisurin naa kumok oleng, na kitodolu nake ajo osokoni enche enewueji, peyie naa epoi amir, ninyang'u sininche lelo lemeeta. Neeku kadolita si tena inamukani naika tidie wueji, nitodolu naake ajo olduka enewueji omiri intokiting napashipasha, amu kadolita ilainyang'ak netii lamirak, egira ninche aitawal ilomon, pening'okino naa bei ontokiting akeyie nagira amirakino. Neeku esiai sidai ena, amu etumi iropiyiani, naponarieki naake biashara, nitokini naake aasie kulie baa naramatishoreki.

Ore taa tenewueji naa iltung'anak kulo opuo tontekei. Ore taata enewueji tenidol, naa kegira autu kulo bagi otii enewueji, ajo loshi naa opoyieki safaritin adoru, na ore si tenidol kulo tung'anak, naa ilashumpa, nitodolu naake ajo ketiu enaa egira aanyita enteke napoyie, likae osho. Na ore si tenidol ake, naketii iwuejiting naigerokino imowuarak nautaki iltung'anak iwuejiting nepaasha, petumoki naa atayiolo ajo kanyioo naishaakino pees tenarishata, enaa tiai.